Ũmenyo ũrĩa ũrabatarania gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ũmenyo wa gũkorwo ũkĩhanda mbegũ thĩiniĩ wa tũta-inĩ. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩa mbere rĩrĩa ũkoragwo ũgĩka thĩinĩi wa ũhandi wa gĩtũngũrũ. Gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ gĩtũngũrũ gĩa ngwacĩ cia white na nĩ gĩtũngũrũ gĩkoragwo kĩna ũgũni mũno harĩ ũgima-inĩ wa mwĩrĩ wa andũ. Rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda gĩtũngũrũ tũta-inĩ, nĩũkoragwo ũkĩmenyerera gĩtũngũrũ kĩũ na njĩra ya gũkorwo ũkĩhũra ndawa, nĩgetha kũgirĩrĩria tũtambi, kwa mũhiano tũtambi twa ũme, o ho noũkorwo aah noũkorwo ningĩ ũkĩrĩmĩra na njĩra ya moko, nĩgetha kũrũta tũtambi tũrĩa tatakoragwo tũkĩhĩa kana ria rĩrĩa rĩtakoragwo rĩkĩhĩa na njĩra ya ndawa, na oho he bata wa gũkorwo mũndũ akĩ, akĩthiũrũkĩria maĩ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ aah mĩmera ĩno kana tũta nĩyakorwo ĩkiũma na tũtũngũrũ twĩna hinya. Ikinya rĩa kerĩ, nĩ gũthamia gĩtũngũrũ, kũma tũta-inĩ gũtwara nginya mũgũnda mũnene. Rĩrĩa mũndũ akorwo agĩka ũũ, nĩakoragwo ningĩ agĩthiĩ nambere na kũmenyerera gĩtũngũrũ, na njĩra ya gũkĩrĩmĩra, kũhanda ndawa, kana kũhũra ndawa, na ũndũ ũyũ nĩũteithagĩrĩria mũno kũnyihia hathara.